Ntiere maua, kret ma iting'e nyanya, rabolo, nyanya , kitungu .Nitiere apiko, lewni ma jouso rako lewni ma jonyiewo rwako gari mochung' e , ute moger, kabros kama jouso pethe ,gunia ma gikete nyanya gi otungu, adita mipime godo nyanya , rachungi mi ma ikete kitungu.

Pith mar jamni nigi ber mopogore opogore. Mokwongo, kawapidho jamni to jamni miyowa chak. Chagni konyowa e chwako chae, chagni bende iloso godo chiemo mopogore opogore. Marariyo, jamni, kuom jamni wayude ring'o. Maradek, pien dend jamni itiyogodo e loso bul.

Uso tong' kata hono tong' nigi ber mopogore opogore. Mokwongo, wayudo pesa. Ka iwaro tong' gi nengo mopogore. Wawach ni iwaro tray achiel miya ang'wen, to idhi iuso miya ang'wen prabich kata miya ang'wen prabiriyo, iyude ohala ma bang' kanyo iyudo pesa ma inyalo konyori godo.

Lewni ma jomobet pinygo orwako, angolo ma nyakono orwako, kombe ma jogo obete, ot ma jogo obete oger gi pesa. Kio mantiere e odno, lewni mag tich ma jogo orwako, gik tich ma gitiyogodo kaka sime, kompyuta manie odno.

Kae en kar kano pesa. Jomathoth nigi akaont mopogore opogore magikano godo pesa. Kendo gima dhi mbele kae en golo pesa. Nitiere joma tiyo gi bengi kaka kargi mar holo, to gidwoko bang' ndalo mowinjore gi pesa moro mamalo e wiye. Bengi kendo en kama iloke pesa kowuok e pesa ma itiyogodo e piny mawantiere kiloko e piny moro.

Japuonjo oketo nyithindo somo e klas. Nyithindo somo kagiluwo japuonj, weche ma japuonj owacho. E klas kae e kama nyithindo yude rieko kendo ging'eyo gimonego bed ni gitimo maber to gi marach. Kae e kama nyithindo irieye kendo bedo nyithindo ma jo ratiro, kendo ng'ama timo magi te en mana japuonj. Japuonj e jatend nyithindo ka entiere e skul. Kendo en emochung' ne maslahi mekgi.